Ore ena pisha naa elio engarri naa atua nalio ena arri elio sii ilorikan ledukuya amu dukuya engarri ena nelio sii ele toki apanarieki irgiai lengarri ore atua ena arri elio orkuo lekine odo lukunya naa osioloi taa pii amu keeta inkiyia enapitae tena arri naa ore ena itodolu ajo ore olopeny engarri naa olaramatani lonkinejik neeku kewuo alo ainyiang'u empeku ekuna kinejik ankarake aketang'uarra naa ena peku ekuna kinejik ebaki naa ninche sininye egira aramat peemirr enaa inkinejik empeku neeku naa keyieu ele orok empeku ele orok nelo alo ayau eton akutitik amu inakata naa ebaikinoi te bei amu enicho naa ebulu naa keeku kemiri bei nagol oleng naku mintoki abaiki ebaki naa ore ninye naa biashara ontare eyasita kuna nayieng'i neku kelo ae order amiraki imbusherri.

Ore tene arashu tena pisha nadolta inkajijik taa sapukin naasheta nelio sii ingarrin kumok oleng adolta empos ositima nenuku sii enakop kitodolua ajo osupuko keshaita adolta sii engarri naiborr nanapita inkapishini netii oltung'ani otii enchumata tekurum ekuna kapishini negira sii ena arri ayietu enkiti mukokoteni tekurum natipikaki sininye inkapishin aiput netii sininye ina mukokoteni olikae tung'ani peyie eduaya naa teme pemedoyio neku kitodolu ajo ore entoki nagira aasa tene ore olopeny ena garri naa olairemoni ninye lolchambai arashu lomukuntani neku ketekesua kuna kapishini enyenak niaku sokoni eyaita alo naa amirr aing'uraki irkastomani lenyenak tosokoni naa keeta naa engarri enye naku kasidai amu meeta gharama eilata ake epik engarri nenap kulo tung'anak lenyenak lonkaik nepuo amirisho tosokoni neshukunyie teipa eeta faida amu melak naa ninche engarri nanapaki olola kemirr ake neshuku tengarri.

Ore tena pisha adolta olee obo oota enkila pus neeta sii esirkuali dorrop ogira taatoi aton aigarakino erori kajo kegira ayeng'iyeng'a etanaure te sapari enye enapita sii tena rori inkerra ng'roin nema nkerra ake duo inoshi orpurkel isuk narook lukuny kake indupasi kuna ore paa enetipat ena baye ashu ena siai naa indim ataasa biashara ekuna kerra niaku ilo iyie ainyiang'u nilotu aisho eng'as adaa peno tolchamba lino niramat nisuj niud neng'as adaa olapa obo nesidanu toi nesidanu orpapita neponaa inkiloi neraposho paintoki taa taata iyie aya sokoni indim ahomo atimira enkerr nabo inkeek tomon ashu tomon omiet enkerr nipong niaku taa ina biashara iyasita iyie amu keinyiang'uni naa kuna oleng iltung'anak oyieng inkiri oyieng intokiting lombuherri ashu kuna otelini sapukin naa kisidan naa kuna amu keyiang'ai amu keeta inkiloi nieku kepuoi ake aipim tonkiloi enkerr niaku naa keeta faida tolopeny inkerra amu faida naa ing'ori naa inkiloi sii ing'ori enkerr.

Ore tena pisha adolta ilewa kumok oleng laa kajo irmeek ashu irkokoyok elio sii enkaji nado shumata esoit naa kajo toi ore ele lee ele kiteng naa amu kibung'akita kulo tung'anak orkiteng oyena imowuarak nepe ele kiteng naleng kitanyamalita toi kulo lewa naa kajo keure sii irkumok inkishu niaku kitodolu ajo ore olopeny ena ang naa olaramatani lonkishu neeku ebaiki naa keramat oshi ninye kuna kishu enyenak peemirr tosokoni nebaki sii naa biashara ees tesimu apik naa esimu kuna kishu enyenak aing'uraki sokoni tesimu neeku ebaiki naa keetuo kulo lewa aponu naa aadol neponu ang'uerr neeku naa kinyiang'utua eyaita nanche peepuo apuo ayieng ebaki naa ore olopeny ena ang naa ore biashara ninye naasita naa enonkishu kuna namiri naa onkiri naapuoi ayieng mee kune inye ekule egira aramat inkishu onkiri naapuoi amirr kepuoi aipim enkiteng inkiloi naa biashara sidai amu kelo naa anaa tenaa ore inkiloi naata enkiteng ino naa.

Ore taa tena pisha adolta engarri naiborr nanapita kuna kujit oshi naamiri ele nipangaki taa omilepa apuo shumata pii ore enda arri natii kurum neeta ake sii enkiti mukokoteni nagira ayietu tekurum natipikaki siinye inkujit aiput neyiataa neeku kitodolu ajo ore enopeny ena arri naa ena biashara ninye eesita onkujit amirr kuna kujit naanya inkishu terishata nemeetae inkujit ore ena siai temurua ang naa keesi ena siai terishata naibelekenye oloing'ang'e arashu irishat oloing'ang'e etaa mekure eetae enchan niaku mekure eeta ilaramatak lonkishu nkjuit naishorita inkishu niaku inakata inye etum ele tung'ani oshi omirr kuna kujit biashara ebaiki nemirr o orbel obo inkeek are niaku biashara sidai oleng naata impisai naa tolchamba lino ake idung inkujit eta enyori enkop nipik ashu tolari nipik store mirraga mpaka netoyu enkop nemuta enkop pii metaa meetae inkujit paintau taa alo amiraki ilaramatak lonkishu naa kisaidia taa olopeny biashara pii.

Ore tena pisha adolta entasat nayena elukunya neeta sii ena arasha napiki enkutuk netii irruati naidipa aitobira adolta sii eteena tempolos ele karasha leking'adie olchafu teniyas esiai neeta sii emashini nagira aitumia adung'ie imbaoi neeku kitodolu ajo ena siai ombaoi ninye eesita aitobirr imbaoi aitobirr imbaoi nitobirr sii irruatin kuna naa nairragi ombaoi naa ore eng'eno niyieu peyie iyas ena siai arashu imbaa niyieu peyie iyas ena siai naa keng'as ayieu eng'eno alo darasa mikisumi ena siai ombaoi ore pindip atupuku te darasa niyieu impisai ninyiang'unyie ena mashini nadung'ieki imbaoi ore pintoki ato indip anoto ina ninyiang'u enatoki naipimieki niimpim ajo kamitai aja embao naaji iyieu nidung ninyiang'u sii ena ele toki ojo nyundo owoshokinyieki.

Ore tenapisha adolta entito natonta naishopito enkila naibor wesirkuali pus eeta Sii kuna amuka esiai naji kamputs ellepito enkiteng ore enakiteng naikenoro naena nkejek na keju orkidongoe na kuja nusui ekule neeta enkiteng enkipande ore kuna kishu na keramati na tesia enye amu kitau kule kumok oleng bora akeyie ntaraposho ntau aitobiraki nikincho kule sidan oleng indim atelepu orjiriket ashu tedekenya orjiriket na eniyieu nisum oltungai peyiolou enasiai ningasa aliki eniko teneas enasia metaa mikirua ashu enkiteng tenelepi pemintepe enkiteng ore peyiolou ina neyiolou ajo kifaa pirony orkina tengolon peimu kule

Orw tenapisha adolita taa nkiitij olukunguni kumok amu kajo tanaa kutik kajo mia ashubnai onom ore olopeny kuna tokitin na kitodolu ajo olaramatani lolukunguni ninye na ore si enaramatare olukunguni na enetipat akeeyie temurua nikitii yiok amu kidil oltungani ataasa enabiashara amu ore kuna kukuo kiisho ninguraki endaa nilobainguraki oda kuna onkirik to koteleni sapuki nimir mia sita neaku enabiashara ake iasita niakikisha ajo eeta enda ekutosha nilepunye enkishui oltunganak

Ore tena pisha nadalta enkang'ata sidai oleng naisiaja natii inkujit nanyori oleng netii taa inkishu atua kuna kujit ore sii ele ale ijio kedung'o katitin are tewaya lelido oladuo ijio eton mibung'a eton mebolo netii naa ele oinosita inkishu naa ore ena kiteng nataana natii ene naa nusu naata enkipande naa kenakita ilashok obaya okuni kajo irmao paye etoiwuo ena kiteng naa ore peibelekenya ena siai tenkop ang naa ore entoki naisho mibelekenyai naa inkibelekenyat oloing'ang'e tenelo nibelekenya esiai oloing'ang'e metaa meetae enchan ore naa petiu nejia nemitoki ilaramatak lonkishu aramat inkishu kumok oleng nemeidim ataramat tenkata nemekure eshaita amu keeku naa kitoti inkishu neeku enaikash tenemirr oltung'ani inkishu eton ebaiki eton enya impisai sidan neramat inkutik naa kidim aitotio tenkata olameyu.

Ore tena pisha adolta enkine nanyokie naata enkipande tenkiok ore ena kine neeta imowuarak naa sapuki inkiyia oleng netoiwuo ena kine irmao ilkuon obaya ong'uan neeku etoishe pii ena kine ayu irmao obaya ong'uan tenkata nabo elio sii osero otii idie ng'iro otii inkeek ng'iroi kajo kolameyu taa enkop tene amu menyori enkop ore sii eneikunari ena siai ontare nayu irmao tolaramatak temurua natii nanu naa ore eniko eh teneiu enkine irmao obanji arashu oobaye tenitogiroo aare naa ore tanakata enkine nijio ena ekeworuni irkuon waare ore peworuni irkuon waare ningikini mitanaa waare ore kulo waare ning'orunu olororie neororieki obo enkae kine aoroo tenkae kine neorori olikae tenkae kine neku kepuoi ake aoroo ore peraposho neshukokini metaboitare pokira ong'uan kake idipaki atooroi waare amu mebaikii pokira onguan.

Ore tena pisha nalio tene adolita taatoi nanu inkishu are inusui are ng'iroin enkiteng lipong oloing'oni oudo enkume oota orgisoi laa ninye taata ibung'ita ena kiti tito naata irpapit neeta sii miwani kake mishopito elukunya epikita kitodolu taatoi ajo ore ena kerai naa enkaramatani ninye ekuna kishu ore kuna kishu naa inusui inusui naaju kuna ore sii kuna kishu indim ataasa imbiasharani are indim ataramata kuna kishu peeku inonkiri piimirr amiraki imbusherri nindim sii ataramata kuna kishu enkarake esiai ekule pimooki amiraa kule kila tedekenya oteipa tontaoni pookin nataana neeku esiai ashu biashara nindim oltung'ani aibelekenyie enkishui ninyiang'u inkulie kishu aponaa ninyiang'aki inkera endaa onkilani nepuoyie isukuluni.

Oee taa tenapisha idolta entasat naitashe tene nelio erori tulelei natii oltungani tekurum nitoki si alio olale oikaea otii mbarsan are nelio nkishu natii enkangata naisiaja orngosuani ore kuna bartan naikenoro tolale era are na mbarsan are nabo narok kake kibor enkae neaku enaramatare etii enatasan ombarsan na ore kuna persan kelotu aitumia alotie enkop naado nelotu alak anaa enitoningore enopeny nilotie amu kitasoyio oltungani kake indim nishuku

Ore ena pisha nalio tene adolita iltung'anak waare etii obo oota olapron neeta enkopiyia nishopito sii pokirare kuna tokitin naishopi tonkaik naaji gloves nibungitae sii enkiyio enkurue ore eng'eno niyieu piyas ena siai arashu imbaa ore ele lenkopiyia tulelei naa kitodolu ajo oldakitari taa ninye loonkishu ashu inkurueni akeyie kuna tokiting akeyie pookin naramati nkishu intare onko okuna naaji inkomiyani mpaka toi nebaiki siinye inkurueni naa oldakitari naa inye isomea naanye peyie eud kuna tokiting neramat neyiolou emoyian naata neeku keidim ataasa ina siai niaku kitodolu ajo keshomoki aipotu pelotu aing'uraa ena kiyio enkurue ajo kaji neya amu kitodolu ajo kemuoi pee eyiolou olchani oudoki naa piishiu neeku biyot nilaaki nana ropiyiani nielewanate.

Ore taa tena pisha adolta enkitok naata miwani natonita tene naishopito nkamuka naagol oleng esiai neeta sii esaa tena aina ekedianye nelio sii olchamba otii inkuniani indaikin intokitin nauno torpuyai torkuniyiani nelio sii enkaji kitodolu ajo ore ena tasat naa enkairemoni siinye kake mee enkairemoni naa naunito endaa nanyae keunito ena kitok imaua kuna maua nami namiri nauni tonkang'itie arashu tosukuluni arashu tonkopisini esirkali nemirita sii irkeek amu kadolita irkuliek lotii impuyai narook tidie laa ajo irkeek lelo nieku enkairemoni sininye kake mee enendaa nanyae naa kasidai ena siai amu kitobirr olmanyara lang niaku keng'uerr iltung'anak oleng amu keeku kenyorr ninye enkong'u ewoji netunieki nena maua amu ketii isidan oleng nanyorr enkong'u oltung'ani.

Ore entoki nadamu tanadol ena siai arashu ore ninye enedukuya naa ore kulo tung'anak naa kakumok oleng kajo iltung'anak imiai are naa kanisa sii etii eshula sii ilewa onkituak ekitodolu ajo eketii esiai nagira aendelea tene nijio seminar ore tenidol iltung'anak obanji otii kanisa naa seminar nagira aendelea kidim ataa seminar olewa arashu idimayu naa seminar ontasati ake oopeny ashu idimai naa seminar orpastani lenkop akeyie pookin aninche ake openy arashu ebaiki naa seminar elelero naa ibung'akaki te kanisa naje peyie eponunui toi aisum neutari torkuaki torrok nitapaashi irkuaki torrok lijio taa lenkinosata orkiek ile merai amu ninche naa neton eaku iltung'anak le taisere arashu osiligi le taisere.

Ore tena pisha adolta enkerai enkiti kerai barrikoi naibung'ita enkopiyia tenkaina eeta enkila puus wesirkuali naiborr netii taa aitashe tiatua irpayek kitodolu ajo enkairemoni sininye orpayek naa kabiyot kulo payek otii ena kerai atua erropil pii kitodolu ajo ore biotisho ekulo payek naa kasidai oleng enotito enkata sidai nemegira sii alau enkare amu kenyori esidai ore sii erishata apa nataasie nanu ena siai naa kaidim ake atolimu naa ataasa apa ena siai telde ari olapa liong'uan lelde ari naa ore sababu apa nataasie ena siai naa esiai naa keesayu amu kewon ake ingerr nilo olchamba lino niirem niturr enkop nipik endaa niing'orr inkibelekenyat oloing'ang'e niyiolou ajo kaa rishata idimi anoto enchan peyie mipik endaa enkop nelotu aaku eshomo ninye enchan ashu etudung'e pemikinyialaki naake biashara ino enkiremore.

Ore enapisha adolta entasat nano nasheta irpapit elio si irpapit adoru adolta si irmejti are etii ono ogira enatasat aisho mbenek netii enatasat ewoi neika aitashe ore kunatokitin naji irmeuti na ntokitin etipat oleng tolosho le Kenya amu ore tanakata ewoi netii irmeuti ashu irkanjaoni ashu nkulie ngwesuiiosero na enetipat oleng ashu keyau enchipaj sapuk olosho lang amukeponu ltunganak tonkwapi enoo eyieu neponu adol amu meeta tenkop enye na kitijingu ropiyani kumok amu ilak na pilo aingir idim oltungani obo atalaa nkalifuni tomon pining eleseri ormeuti alo adol neaku na kilepunye olosho lang le kenya nona ropiyani.

Ore tenapisha nadolta nkajijik osoitok nasheta naitoki si adolta ntasati uni naitashe tende olewa aare onkit ayieuni nagira alotu tonkejek ore enatoki naji embarsa na entoki etipat oleng amu enemaana tolosho amu kitumia ltunganak ana entoki napoyieki ena engaru naneng oleng nimitumia eilata ilak ake nkolongi niyieu nilo aitumia niata enkop naado niyieu nilo nailak naake nintumia nishuku neaku ore eletungani kitadolu ajo stage ena natiiki kitodolu ajo kuna tasati pelotu aya tenkuna barsa enye idipa aitadou ele moruoneaku indim aitumia ataasa biashara nintabaya ilo nishuk neaku esiaia etipat oleng.

Ore tenapisha adolta nkera nara imiet esukul na keeta si uniform esukul nanyanyuk na ntoyie taa pokira imiet ijo madolta ilayiok ashu enkayioni ore kuna kera eeta enkila naado pus neeta emchat tulelei najo nabo naata esueta ajo nabo ake naata esueta neeta si nabo in amuka joo meeta kunda kulie inamuka neaku ore kuna kuuti keta egira atoni tentanata olchani anya orkeseri tesukul amu kitodolu ajoesaa enyae endaa neaku ketaboluoki meeta esaa nanya endaa kajo esanu meeta neaku nkulie naangarie neaku ore kuna kera na kitodolu ajo nenasaru amu ninche nimishop i anamuka na kitadilu ajo nenasaru kisidai tenesiekini apik nkera sukul nji amu inakata eibung.

Ore tenaoisha adolta entasat nabo nanapita irkifagioni aiteleki elunya nenapita si enkerai tenkoriong nibungita enkoitoi alo kitau enatasat kelakwa enkop naingua kitau etanaure ore enatasat biashara etii irkifagioni amir irkifagioni ebaki na amisini orkifagio obo neaku kedumunue alo tene amu meeta tikit nalotie tonkejek ambaka osokoni ne emapita enkerai enye tenkoriongneeta kulo kifagioni lenyenak aiteleki elukunya neaku keasita enatasat esiai nagol oleng kake meeta ake enanyor amu nakata na etum entoki naisho inakerai enye teneas enabiashara enye amu meeta aitoki naas nemeeta likae tunganu otungayie nkera enyenak ebaki neeta nkulie kera tiang neaku meeta mpisai naidim atalaa oltungani oingiuraki enkerai neaku pelo biashara enkerai.

Ore ena pisha nalio tene ashu nadolita tene naa eh adolta ninye inkera nara uni nelio sii indaiki kumok oleng naitelekino emisa nelio sii isudai natii inkilasini idolta kuna tokiting kuna kuashena naaji chips adolta irmandasini oitelekino sinche emisa neeku kitodolu ajo ore duo ena olong naa keetae enkolong einoto duo taata enkitok nabo tene naa ninye naa eetuo aisherekea tene amu meeta endaa enkabila endaa nemetii enewoi etii isudai naba anaa iniyieu inonkabilatin pookin netii indaikin pookin niaku kitodolu ajo ketii nabo ekuna kituak nagira aisherekea einoto enye duo taata teina olong tena olong neaku ore ena siai naa kisaidia ninye olopeny biashara amu kinyiang'i naa ninye pii netum ninye faida sapuk oleng.

Ore tena pisha adolita intomonok oora okuni oishopo lapurooni onkiraoni ousi, neaku ore ena nkitok netioik ilakunya amu meeta oare amu ilewa, naa eitodoliu ajo ilairemok ninche loo mukuntani, nemee ilairemok ake duo, kajo ilmalimuni ninche oisomare ena siai emukunta, ore sii enkae adolita ajo eoto kuna karrots enyena amu eitawuo naaku kenapita, ajo nanu kuna karoti eloto ninye amirr tana enkilo neibelekenyie enkishui, neisumie ikera, neishopoki enkilani amu kenyai naa dei ena toki naji karot oleng amu lasim apeepik iltunganak impuka neya esokini, ketum ilkastomani oleng amu kenyai anaake amu keisaidia si rei inkonyek ooltungana peedolisho sii ninche.

Ore taa tena pisha adolta ilewa ora akeyie oobaya ilewa obaya oudo ogira toi aipid tene olikae olikae neeta irkarash pookin pokira imiet ketii waare loltaikan keeta iltaikan iltung'anak obaya ong'uan nemeeta irkulie etii obo oishopokine kulo papit ake oishopokinoi etii taa oloipido apid basi nelido ohomo enkai tidie elee neeku kegira iltung'anak aing'asiakino ormaasani loipido aikunaki inji nijo ejitop mabayie iltung'anak ejito mabayie mekibayie pekidol oltung'ani loipid aikonji ore ena naa kitadamu iyiok orkuak lang lormaasae sidai otang'urra toi ninye iloreren tonkuapi eboo keponu toi tenkop enye neponu airrag inkang'itie ang inkajijik omureta nelaaki iyiok iropiyiani aketong'uara akeduo inche orkuak lormaasani niaku kenyorr akeduo eneponu aboitare arr enkata.

Ore teniya esile tembenki naah ore irroruat niya, ore enedukuya ing'asa ninye alo aishooyo enkarna ino tembenki onambai esimu, enkipande enenkitok ino arashu inoonkitua inono tenaa are iyata onolikikae tung'ani obo leiking'a olchakeni peelo aishakeeno ajo eikinchooki apa impisai enkolong' naje tembenki naah impisai esiana naje neeku milo ake duo oltung'ani openy' embenki peekipuoi aisho impisai nejia ampaka nirikito iltung'anak oishakenoo ajo kinchooki impisai naa tenikinchore marejo naai ilakii uni, nekijokini tushuku baada olari obo, kintobirakaki oleng naa kesidai inarishata ashuu ina kata amuu ore tolari tenias biashara itum ake faida nishuk ilakii uni eiking'a, enaa enintoomonore naapa inarishata ifaa piishukunye ashuku nena pisaai iyawa faida